Nyolu komiten kerichek cheomotin ii sikobit ingomioso bik aban inkomian chito konyorjingee konyoiset komikilenji inakten sipitalit ake sikobit inyorjigee kerichek, koraa konyolu komiten rabishek ii chekor indokimoche ketoret chito kimut kongeten sipitalit ake bakai ake kokor ketoreti inendet amun maran chito ake kokamakomuche kee inendet ii kongeten sipitali nekomiten akoi nemaran kokisirji kelenji kaikai iwe asikobit kewolun kerichek anan kotaketesendaa konyoisengung, koraa konyolu komiten karit ii neyoche sikotoret komut bik kongeten maran sipitalinotet nemi chito bakaa sipitali nemaran kaikai sikonyorjigee chito konyoiset nekaikai ii ak konyorjigee kerichek chemaran komokotindoi sipitalitet kochondon anyun kotuguk chebo komonut cheyoche korik en ole miten konyoiset.